Mae en yien mar moringa. Moringani iyudo ka alworawa ipidhe kaachiel kuom yiende e dala to moringani tije ng'eny kendo iyudo ka dhano tiyo kode kendo be lee mawapidho e pacho be imiyo. E dhano tiyo kode kuom pono itego kendo imoyo, tiswago kendo itiyo godo e yore thieth. Iyudo kothiedho tuoche mang'eny e del, to kendo e jamni bende imiyo kaka diek koda dhok mondo omi okel chak mang'eny, sama jamni ochame, iyudo kaka dhiang' to okelo chak mang'eny kendo mano nyalo keto kaka yor ohala ne japith, nikech onyalo uso molos godo minyonge makonye e ngimane, kendo eyore thieth be, iyudo ka sama in kode, inyalo tweye matin matin miter e chiro mius ne ji. En yath .

Mae e tipo mantiere e ong'we yamoni en mar olemo, olemoni iyudo ka wapidhe e alwora marwa, kendo oyudo kogajore mabor e wi yien, to kendo oolo kogolo olemoni.

Mae en oboke mipidho e alwora marwa, to obokeni kineno en oboke majaber, kendo en gi rangi mopogore opogore ma ywayo wang',en gi chia maber ahinya, kendo sama ipidhe e alwora kata e dhodi kama, to chianeno ywayo wang' kendo iyudo ka ji ohero nene. En gi nengo nikech berne kendo chianeno ber aduwa, kendo iyudo koganda ohere kendo lose maber nimar samidonjo e pacho, iyudo chianeno e wang' dhot, to kwongo lombo wang' kata kapok ineno gino machielo. koro wakete e alwora marwa nikech chianeno ,kendo iyudo ka ji mang'eny ohere, emomiyo en gi nengo e alwora marwa kama wadakie.

Mae en tipo mar yadh apoyo, apoyo en olemo mipidho e alworawa kendo e pacho. Ka warango tiponi, wayudo ni apoyoni, kute ochame mokethe kendo iyudo ka kutegi oolo koyo kwome kendo otowo e wi yath. Ka ang'iyo yadh apoyono, chal ni ne ng'ato otong'o kore, to kineno to en rateng' kama, manyiso ni lowo kudni osedonje kendo oluwe mochame, yadheno moketho nyaka kodhi mar apoyo. koro mae iyudo ka en lal maduong' ne japur, sama kute ma kama odonjo mochamo olemoni e puodho. Koro mae dwaroni ne japur omany yath migoyo mondo oneg kutegi kendo ong'i ane lowo mopidhe olemoni.

Magi gin omenda. To omenda en gino maduong' ahinya e ngima wa masani. Ni mar ng'ato ok nyalo dak mokotiyo. To watiyo mana mondo omi wayud omenda makonyowa e ngimawa. Omenda gimoro amora e piny masani. Ni mar ng'ato ok dinyiew chiemo ma onge omenda. Kendo ng'ato ok de dagi ma onge omenda. Koro iyudo ka minyonge en gino maber. Be ema omiyo ng'ato chiewo okinyi, kendo duogo otieno e ode nikech wach manyo minyonge. Koro mae e ngima kendo konyo pile ka pile. Ni mar iyudo ka gimoro amora mondo omi iyudi, nyaka iti gi minyonge e nyiewo gino ma idwaro gi gino mabiro nono. Koro minyonge, en ema omiyo ji tiyo matek mondo mi obed gi ngima maber pile ka pile. Ni mar ng'ano ma ok ti, ok onego ochiem. Kendo ka ok iti matek ki manyo minyonge, ngima nyalo

Mae en pur mar olemo mar nyanya kata alode to gino manyalo loso kae manyien en ni manyo gino mating'o pi maduong' mawadendo ni tangi. Tangi sama in go, iyudo ka nyalo ting'o pi maduong' kendo ka in machiegni gi aora tinyalo goye gi gino miluongo ni generator, to pi donje tangi, kosedonje tangi to luwo laini moket e kind puodhogo kaolo pi e olembegi, koro iyudoni ma tich matek mar olo pi matin tin nikech gino moket kaeni miole pi ni en ndowo matin. Mae miyo japur tich matek, koro gi an anyalo mana loso chumbe moko taketo tangi maduong' e wiye tamanyo minyonge mar nyiewo gino ma wawacho ni generator. Koro iyudo kokinyi inyalo goyo pi generator ni no kadonjo e tangi, samosedonjo e tangi maduong' to kelo tich mayot nikech ok isik kisombo pi kiole ndo.

Gino matimore kae en ni jogi pitho, iyudo ka giloso lowo mayom maber, tichwoyo kodhi, inyalo yudo ni en kodhi mar alot mar kabej kata mar sikuma kata koth nyanya. Koro sama osepure kamae tiketo e lain mondo omi oti maber. koseti to giume, ok giume matut, tiume mana matin gi lowo. Koseume timiye bang' ndalo matin, koro iyudo ka kodhini koseti, koro igole achiel ka chiel kitere e puodho maduong' mondo omi opidhe. mae chalo tij kidienye, nikech aneno ka gin jogo mang'eny kendo gigeno tijgini ahinya, emomiyo ginywako lwedo mondo omi gilos tijno maler. Koro iyudo ni jotich gi samoriwore to kelo tich mayot, kendo itime piyo ahinya, nikech gigeno tijgi mondo omi omigi omenda ndalo mabiro kendo gibed gi ngimano maber kaluwore gi

Ma en pur mar apilo mar hoho. Koro apiloni iyudo ka e alwora marwa, ikwongo iloso lowo kamoro matin mawaluongo ni seedbed. Koselosi tiyudo kikawo kothe tilwomo e lopno, koselwom timiye ndalo moko matin kata juma achiel kama. Bang' koseti tiloso puothi kamidhi pidhe, koro kiseloso puothi, tigolo kodhi achiel tipidho, inyalo pidhogi kagiluwore timiyogi okang' kokang' mondo omi ginyagi. Sama osenyak maber motimo maber kaka waneno e tiponi, to japur pone kendo sami pone titere e chiro. Gimomiyo ipidhe maduong' en mana ni mondo omi okel weche mag yuto, to jogo manyiewe e chiro iyudo ka tiyo kode e yore mag tedo, kendo oketo ndhadhu mamit e chiemo, kendo iyudo kokelo chiemo bedo gi rangino majaber kendo sami